Kit ne tesetai en yu ko butetab kawek. Kawek ko ketik chegimine ko mengechen, kitutoni ko tenderek ak kitya ye kagoegitun kisipto koba imbaret. Kesember ak kitya kerip en timndo agetugul sigobit konyor rurutik che gororonen. Kipite kora kawechuto sigopit komangem tiongik che imuche kogo asenet en, enrurutik chebitunen en kawechuton. Kawek anyun kemuche keboisien kechopen agot yon kichape chaik kemuche koboision kawechuton. Toreti nito anyun temindet kora ye kakwalda tuguchuton ak kopit konyor keljin neo kou rapisiek ak tugul alak tugul che kimakyinge.

Boisioni ko boisiet ab minsetab nyanyik, nyanyik kemine en mbar komengechen kotenderek akobit koit kora kasarta nekisiptoo koba mbaret akerip kotatun koeekitun akonyorchigee kelchin temindet en yekakoeekitun yekakialda akobit kenyorunen kiy aketugul nemokyingee temindet. Nyanyik anyun yekiibe koba mbar kelelechi mbaret akobit kecheng yekararan yekimuche keminji nyanyik chuton sikobit konyor nyanyik chuton beek ak tuguk alak tugul cheu mbole cheimuchi kotoret sikobit kochok nyanyik chemengechen yekakoeekitun nyanyik chuton kisipto koba mbaret nekaketem ako kakechigil kele kararan en minet ab tuguk chuton. Yekait kobirirekitu nyanyik chuton kokiribeen sutet ab kerichek akobit kora kinde beek kobit anyun yekabirirekitun keib koba soket sikobit kialda akonyorunen kelchin temindet

Noker kii kobwotwon kesisietab kawek nekese karit nekikechop kobit koyai kasiniton koboishen saishek chematian, kawek kekese yekakoekitu yekoko birirekitu cheome koboishen, yome keib kechoben tukuk chekiboishen en chobetab chaik anan ko kii aketukul neimuche koboishen chito, kawek anyun yekakoit saisit niton nii ko kichenge kariniton sikobit kokes kawe chuton akobit keib kobaa elee nyolu yekichoben sikobit kenyor anyun kelchin neo temindet, nyoru anyun kelchin temindet yekakwalda kawe chuton kobaa siret anan ko oldatukul oleimuche kwal chito akee.

bo kanut minset ab kawawek eng kaa amun toreti bik kocheb kawek che much kee yamamitei chaik ako tareti eng karamet ne kotkiboishen yamami chaik. ak kotoreti kora kokimit boishet ab kawek ak wakwaldai koba siret si kobit koboishen rabinik kou kwal tuguk che bo kot ak komiten boishienyi agine temindet aketugul ak kora si kobit konyorchigei minutik ab kawek chuto